Kore imashinini naaya rekodi tenitumiyai tolchamba naa ore enikue naa pump naa ore ina kitumiyari aayietunyie enkare too mugurri ashu sii tenaa toosilankeni aitabaiki olchamba ore sii enkae naa generator kitumiayari sii ina aayietu enkare tolchambai tenaa toosiriak naa ore generator kitumiari taata korre pump kitumiari sininye aaosh.

Kore niinko oosom ltung'ana meeteiyeloo ana siai naa kore piyau lkulee ltung'ana loiniing' nkutuuk elokoom tana sii loiro nkutuuk elokoom meetudua ninchee nikonii teneasi ana siai keidiim ninchee neelewa araka. Niitijiik ninchee ltuururi tana sii ng'uruupi tana nkoguanatin . Nitururur ninchee pookin nuntodol ena siai nuntodol sii nie retoree ena siai teneaku keidipee.

Keisupaat ena baye to murua ang naa tang'arake kore ninye keidiim ltung'ana looruut looruutore ninye abaki nkaata laimei o nkataa sii olaari tana nkaata natii lchaan naa keisaidia ninye aoroo abaki ltung'ana nkaata e laimei tang'araki keiyeu ake ninye nkaare namaara kitook nabukokini tana sii naitubulunyeki. Ore sii nkaata echaan kesupata sii ninchee amu kobuluu ake nemesoseni sii duake oleng.

Kore ena baye naa manyorr nanu tenkaraki emurua naing'uaa, kore emurua naing'uaa naa mitumia oshi iltung'anak ee ena pili pili hoho oleng' duo torutore enye neeku ore ena baye kegol ninye tina murua nikitii iyiook tenitubuluni tenkaraki matumizi oltung'anak duake kumok looidim nitumia tena sii aamiraki.